Ore imbaa naisho Eldoret meteji enkop oolang'ani naa baadhi oombaa nijio imbaa enkuatata, ore embaye nijio ene nkuatata naa embaye nailepunyie ena kop Eldoret oleng' pee etumi aajo ena kop oolang'eni ore ilakuetak lijio loo Kipchoge Keino naa ena town e Eldoret ing'uaa enakop oolang'eni neeku ina pee eji enkop oolang'eni.

Ore ena app e Equity naa app sidai oleng' eneesishoreki ore embaye naisho ena app e Equity metaa sidai eneesishoreki naa embaye nabo naa iindim aiaccessa enkata pookin niyieu ni acesss ore embaye e are iindim ataasishore ena app ataasie imbaa kumok nijo ayaiyie loan ore eyarato e loan naa kelelek oleng' tenintumia ena app alang' inapa oitoi musana naayayieki loan, ore enkoitoi e uni naa iindim ataasa imbaa kumok oleng' tiatua ena app nemiidim naai ataasa ingira aitumia inapa oitoi musan ooropiyiani naishoorieki iropiyiani.

Ore enkitumiata omashinini tolchambai negira ayau faida sapuk oleng' toolaturok lolchmabai ore kuna faidani naa ketumoki ilaturok aatuturr ewuei sapuk oleng' egira aitumia kuna mashinini enkiremore nitoki sii aaku kitumiaa enkata kiti oleng' kuna mashinini alang' nkaik oltung'anak tenkiremore, neeku ereteto sapuk oleng' ena toolaturok lolchambai.

Ore esiai sapuk naishiakino peyie ees irpolisi le Kenya kulingana enaa katiba naigero te Kenya naa peyie eyau naboisho tolosho le Kenya enaa enishiakinore.

Ore ereteto oltung'anak menat naa entoki naishiakinore oleng' te maisha oltung'ani, ore enkoitoi sidai naretieki kulo tung'anak naa piitodoli ninche enyorrata ore mfano ore aikata kitii sukuul e secondary orkeju oodo naa kelo ake ore pee eeku kiting'ito enterm, ore entoki pookin netaa itelekua nijio tissue, isabunini o nena kulie tokitin pookin nijio noo colgate naikieki ilala nikinchooyo enkang' oonkera e AIC meshomo aisaidia nena kera menat naatii ina sukuul e AIC e children home.

Ore kulo oolioo tena pisha naa ildakitarini loonkishu ore embaye nagira aasa tena pisha naa nchere kegira kulo dakitarini aarumoki kuna kishu ormunada embaye naitodolu ajo kegirai aarrumoki kuna kishu ormunada peyie etumokini aatuud kulo dakitarini loonkishu.

Ore ena daa nalio tena pisha naa enchapati ompoosho ore kuna naatii esaani naa mpoosho, ore enkoitoi sidai nainosieki naa piionyu naake enchapati enaa pii ibung'ita ele tung'ani tenkaina aisotie nena poosho ainosie ina kijiko nairragita tina saani.

Ore ena nalioo tena pisha naa iltung'anak oitashe olioo ajo eesita biashara naa embaye sidai eesita kulo tung'anak nchere ore biashara naasita enaa nidolta naa enoonkitunguutni o enoowatermelon enkoitoi naitodolu ajo ore eloito kulo tung'anak tenkoitoi naishiaa aas biashara onkulie baa naaret olosho.

Ore enabae naitodolunu tenapisha nchere na eramatare onkukui embae sapuk ena naret olosho nchere ore kuna kukui naata faida tonkoitoi kumok angasa aaku eeta irnayai nitoki aaku eyiengi naiake apuo anya ena nkirkk esaa naishakinore peyieng.

Ore enabae nalio tenabpisha naembae etipat oleng teramatare onkukui nchere ore ele na olaramatani lonkukui oramatita nkukui, embae ena naretito ele aramatani tonkoitoi kumok naretito kunakukui.

Ore embae nagira aasa tebapisha chere ore ele na oltungani ailepie orpanga egirana adung enakiti shani kiti nagira abulu tene ana na pelio tenapisha